Ingĩruta gwĩka, ingĩruta mũndũ gwĩka ũũ kũringana na ũrĩa, nguo iria ekĩrĩte, cibatiĩ gũkorwo ci comfortable, ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Wa kerĩ ũkorwo handũ comfortable, handũ ũkũhota gwika practice naho. Ubatiĩ gũkorwo, gũkorwo gym ,no ũkorwo wĩ gym, kana kũndũ kũrĩa gwĩkagĩrwo ũguo, kana handũ he flexible, handũ he comfortable gwĩkĩra ũguo.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩ ũmenete tondũ wonanagia hena andũ, mũndũ ũrenda kũonio thĩna kana kũhũrwo nĩ anake ta aya, kwoguo ũndu ũyũ ndiwendete tondũ wanahanĩka matũra-inĩ marĩa mandigicĩirie, na maumĩrĩra makoragwo me moru nĩgũkorwo nĩ ũkoraga mũndũ ni acinwo, rĩngĩ ni mũici nĩ aiyire nĩ acinwo. Na ti ũndũ wega tondũ ndikuona arĩ wega tondũ nĩ kũnyitĩra Ngai itemi.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha Kĩrĩa ndĩrona nĩ gũkorwo nĩ andũ marathurana manyitĩte maratathi ma gũthurana, metereire gũikia nĩ getha gũikia kura nĩ getha mahĩtũkie mũtongoria ũrĩa mangĩkorwo makĩenda, o mũndũ ũrĩa angĩkorwo akĩenda. Koguo nĩ ithurano irathiĩ na mbere haha, nĩkĩo mena maratathi na hena ballots, ballot, mathandũkũ ma gũikĩria kura, koguo nĩ ithurano irathiĩ na mbere.

Ũndũ ũyũ wĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ gũkorwo nĩ ũtũmaga ciana ciũhĩge naihenya, tondũ nĩ gũthoma marathoma, na nĩ imenyaga maũndũ na ihenya. Niĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ ũndũ mwega, nĩ ũndũ wa bata tondũ mwana ona akĩjoini thukuru akoragwo oĩ maũndũ maingĩ na akoragwo ohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma gĩthomo.

Mũthenya wa mbere ndekire ũndũ ũyũ wari ũndũ mwega tondũ nĩ ndakinyĩirwo nĩ mbeca na ihenya kũhũthĩra thimũ na ihenya ũrĩa kwahũtekire na nĩ ndakenereire tondũ mataoni marĩa matũrigicĩirie makĩrĩ na nduka cia gũkĩruta mbeca na no ũgĩtũmĩre mbia kũringana na ũrĩa thimũ yaku ĩngĩkĩruta, no ũrĩhe na thimũ no ũgũre na thimũ. Kwoguo ũndũ ũyũ rĩrĩa ndawĩkire ndatũmĩrwo mbeca kũhũthĩra thimũ nĩ ndaũkenereire nĩ ũndũ mwega na nĩ ũrakũria bũrũri.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega, tondũ nĩ ũkoretwo ũgĩteithia andũ, kũhũthĩra, kambũnĩ ya, kambũnĩ ĩyo ya, kũiga mbeca ya Ekwĩtĩ, nĩ iteithagia mũno tondũ nĩ ũgũkomberwo mbeca, wĩna kaũndũ ũta ũte ũtekũhingitie ũkorwo ũkĩhingia, wĩna, kaũndũ ũrenda kwa mbĩrĩria biacara ũkambĩrĩria, tondũ nĩ mara marakũhe kĩ rũni na ũgakorwo ũkĩhingia maũndũ macio.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ nĩ ũteithagia nĩ wabata tondũ nĩ ũteithagia youth, gũkorwo gũka hamwe kũruta mawoni mao, makĩmenyaga mathĩna marĩa menayo menamo matũra-inĩ na maũndũ marĩa maragerera thĩiniĩ wa society.

Nyendete ĩ mũthemba wa silver nĩ tondũ wa no ũmĩ melt, no ũmĩ melt i, ĩtuĩke liquid na ũthondeke kĩndũ o gĩothe ũngĩenda, tondũ no ũthondeke kĩndũ ta mbete, ta na ũthondeke kĩndũ ta magego ma gwĩkĩrwo, ma silver. Koguo nĩ ndĩmĩendete nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha nĩ gũkorwo hena mũndũ wĩigĩte mbeca karimũ-inĩ, agakorwo agĩ save hau, kwa ihinda. Rĩu ni ihinda atumũra one muigana wa mbeca iria akoretwo agĩ save, kuigithia na karimũ gake.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria ũrĩa ingĩruta mbia kana njikĩrĩrwo mbia kuma kuma ciĩ ciĩ moko-inĩ nginya ciĩkĩrwo thimũ-inĩ, kana cirutwo kuma thimũ-inĩ neyo ciĩ mbeca ciĩ mbeca baribari. Koguo ũndu ũyũ ndawona nĩ ndĩciragia maũndũ macio.

Kĩndũ gĩkĩ gĩteithagia mũtũrĩre wa o mũthenya na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, gĩteithagia na njĩra ya mbere nĩ gũkorwo, nĩ kĩrĩhaga indo iria ũngĩkorwo ũhũthĩrĩte thĩiniĩ wa mambura-inĩ marĩa ũrĩ ihinda-inĩ rĩu. No ũngĩkorwo wĩna kandi ĩno no ũhote kũrĩha angikorwo ina mbia ni ũkoretwo ũkĩigithia nayo, nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria harĩ kũrĩha mbirũ ĩrĩa ũngĩgĩkorwo nayo ihinda-inĩ rĩu.

Aini arĩa njũĩ a nyĩmbo ciũkaine akuma Mũrang'a nĩ Joseph Kamarũ, the late Joseph Kamarũ, the late Queen Jane na Sammie Irũngũ, acio nĩo aini arĩa njũĩ akuma Mũrang'a.

Aini arĩa atatũ njũĩ a Mũranga me nyĩmbo ciũĩkaine nĩ Sammy Irũngũ. Sammy Irũngũ ainĩte ndũkajethe, maithori na nyĩmbo icio nĩ ciũĩkaine mũno. Rwĩmbo rũngĩ njũĩ nĩ rwa Kamarũ, Joseph Kamarũ, mũhiki wa mikosi, no ithuĩ twarĩ kuo na Queen Jane, Late Queen Jane, onake ainĩte arũme nĩ nyamũ na arũme nĩ njegeni, nyĩmbo iria ciũĩkaine mũno.

Aini arĩa njũĩ mainĩte thutha ũyũ a rũrĩrĩ rwitũ me gatũ, nĩ ũmwe wao nĩ, etagwo Shirũ Anne. Shirũ Anne ainĩte nyĩmbo cia kũgoca mwathani. Na hena Joy Janet o nake ainĩte nyĩmbo cia kũgooca mwathani, na hena Tony Young, mainĩte nyĩmbo cia mataro, ainĩte nyĩmbo cia maataro, hena Jose Gatutura, ainĩte nyĩmbo cia mataro, na hena mũndũ ũgwĩtwo he mũndũ ũgwĩtwo

Ũndũ ũyũ wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa na njĩra ya gũtĩa rũrĩrĩ na Ngai, ũrĩa ũhoyagwo rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩkĩo tũkoragwo tũgĩturia maru kana andũ arĩa marabatara kũhoerwo nĩ rũrĩrĩ, magaturia maru nĩgetha makorwo makĩhoerwo na magĩtanĩrwo kwĩ mwene nyaga.

Mathĩna marĩa njemanagia namo ngĩhũthĩra mũtamnbo wa E-citizen nĩ gũkorwo rĩmwe mitambo nĩ ĩkoragwo ĩkĩ delay, ĩgakorwo mĩtambo ti mikinyanĩru, hĩndĩ ĩyo, rĩmwe rĩrĩa ndĩrahũthĩra ĩgakorwo nĩ ĩra delay gũĩka maũndũ marĩa, nĩ ĩra ikara ihinda inene ĩngĩgakinyanĩria ũndũ ũrĩa ndĩrenda gũkinyanĩria.

Rũthiomi-inĩ rũrũ rwaka nĩ rwa gĩkũyũ, ndĩ rũthiomi rwa gĩkũyũ. Na rũthiomi rwaka ndĩrũhũthagĩra o mũthenya nĩ gũkorwo kũrĩa ngoragwo nĩkuo gũkoragwo na andũ a rũthiomi rũrũ aingĩ tondũ tũtikoragwo na rũtikoragwo na rũrĩrĩ rũngĩ rũingĩhĩire gũkũ ũ thĩiniĩ wa kũria njikaraga kogwo ndirũhũthagĩra o mũthenya kwaria na ruo tondũ arĩa ndĩracemania mũno nĩ a rũthiomi rũrũ rwakwa.

Ũngĩenda kwoya gĩbandĩ wambaga kũingĩra kũ register kũhũthĩra mũtambo wa E-Citizen ũkaheo form u ya kũihũria ũgacoka ũgakorwo ũgĩthiĩ checeni-inĩ ya commissioner wa county commissioner ĩĩ kana chief kana gwa kĩrĩa, gwaa kũrĩa gũkoragwo gũkĩoerwo ibandĩ station iria ikĩoyagĩrwp ibandĩ iria ciĩ online ũkaingĩra kũu ũkaheo, ũkwerwo kũrĩa ũkwerwo passport, fingerprint na indo ta icio

Ingĩ yandĩkithia kuoya gĩbandĩ na njira ya E-citizen, nĩ getha hote kũheo bomu ya kũihũria. Ndaihũria nĩ ikũhe mwerekera wa kũrĩa ngũthiĩ gwa kana ngũthiĩ mwena-inĩ wa County Commissioner na kana Chief comissioner na nĩgetha ngorwo ngĩheo mwerekera wa kũhũra passport na finger prints, na rĩu kuma hau ĩnjerethere ũrĩa ingĩoya, ngũenderea na mũtambo ũcio ũngĩ.

Irui ikoragwo igĩtwarwo horo-inĩ kana igatwarwo thĩ-inĩ wa kanitha, igakorwo ikĩreherwo athuri a ũgĩkũyũ makorwo magi, makĩheo mataro kumana na gũkorwo kuma wana-inĩ gũthiĩ ũgima-inĩ na magakorwo magĩtarĩrio ũrĩa mabatiĩ gũikarania na andũ kumagia na hau na ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩikara mũikarĩre wa ũndũ ũgima na gũtarĩrio rĩu nĩ matuĩka andũ agima kana andũ megũkorwo magĩtegemerwo mũno nĩ rũrĩrĩ rũu gũkorwo magĩ me athuri a rũcio.

Ngũngũyagĩra na njĩra ya gũkorwo nĩ ngũraga keki mũthenya wa gũciarwo. Nĩ ngũraga keki na ngagũra snacks irĩa ingĩkorwo ikĩrio rĩngi nĩ andũ arĩa ngũkorwo ngĩkũngũira nayo, nao mũthenya wa gũciarwo gwakwa. Nĩ ndehagĩrwo iheo mũthenya ũcio, koguo nĩ ngũngũyagĩra na njĩra ĩyo. Maambura ma, ma ũhiki, nĩ ngũngũyagĩra na njĩra ya gũkorwo ngĩtwarĩra mũhiki iheo, na nĩ ngũngũyagĩra tondũ nĩ tũrĩanagĩra hamwe, na nĩ ngũngũyagĩra tondũ nĩ ngenagĩrĩra mũthenya ũcio tondũ kwĩna arũgamĩrĩri, kwĩna maũndũ mega ma gũgũkenia ta, ta ngũo iria arũgamĩrĩri mekĩrĩte, na ũrĩa mũhiki akĩhana, nĩ ngũngũyagĩra ngenete hĩndĩ ĩyo. Mũthenya ũngĩ wa bata nĩ mathiko. Mathiko matikoragwo na gĩkeno nĩ gũkorwo nĩ kĩeha gĩkoragwo kuo. Koguo ndikoragwo ndĩ mũkenu na ngoragwo na kĩeha hĩndĩ ĩyo.

Ũnduire, ũndũire-inĩ witũ nĩ tũkoragwo tũkĩina nyĩmbo cia ũnduire, tũkũngũagĩra na njĩra ya mbere, nĩ gũkũngũĩra na nyĩmbo cia ũndũire, na irio cia ũndũire, tũgekĩra nguo cia ũndũire. Kogũo maũndũ macio nĩmo mũno twĩkĩrĩire thĩiníiĩ wa ũndũire witũ. Na gũthoma maingĩ megiĩ ũndũire witũ na gũtarwo ũhoro wĩgiĩ ũndũire witũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ nĩ wa rũrĩrĩ rwa kĩmaathai, rũrĩrĩ-inĩ rwakwa gũtikoragwo na ũndũ ũyũ, no rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ũndũ ũyũ tũwĩkaga tũkĩ tũkĩ tũgĩthondeka mwĩrĩ, tondũ nĩ ũteithagia mwĩrĩ gũkorwo na hinya.

Indo ici, indo ici, Kĩndũ gĩkĩ tũkĩ ,tũkĩmenyagĩrĩra na njĩra ĩno gũkũ gwitũ, ciĩtagwo nyanya, na nĩ ikuangaga ũngĩrega gũcimenyerera, tũciĩkĩraga thĩ-inĩ wa kĩndũ gĩtagwo kirĩti, tũgacibanga hau, tũgacioha na kotoni, nĩgetha cicoke ciohwo na rũrigi kũgirĩrĩria gũkinyĩrwo nĩ kũhihinywo.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, njĩ twĩkaga kuma, tũrutaga mbegũ, tũhandaga mbegũ kuma natharĩ, yakũra kuma natharĩ, twathondeka, twaita natharĩ-inĩ mbegũ icio, tũgacoka tũkamĩtwara mũgũnda, tũkamĩhanda mũgũnda-inĩ.

Ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ mwagĩrĩru tondũ nĩũtũmaga, nĩũtũmaga mũndũ akorwo agĩ akĩmenyera kwĩĩkĩra maũndũ na njĩra njega, gũkĩra ũkĩhũthĩra macini, ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ nĩ ũtũmaga mũgũnda ũkorwo na ũkorwo ũkĩrĩma na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ũkĩeheragia ria, ũkĩeheragia ũkĩrĩigaga handũ hamwe ũndũ rĩtangĩkũra rĩngĩ.

Ndona ũndũ ũyũ ngoragwo ngĩciria rĩngĩ ng'ombe ta ici ciatwarwo thoko, kana ciretha kĩndũ ingĩrĩa kuona kũrĩa irĩ nĩ desert inĩ, kĩndũ ingĩrĩa kana maĩ ma kũnyua, citwarĩtwo cikarĩithio, nĩgetha cikorwo cikĩrĩa, cikĩrĩa ithaka-inĩ na ikĩnyua maĩ ma rũĩ.

Kĩndũ kĩria kirathiĩ na mbere haha nĩ gũkũrwo ndĩrona tarĩ, nĩ tarĩmĩtĩ ya, mimera ya strawberry ĩ haha, ya gũkũria strawberry, na mũndũ ũrĩa wĩ haũ ahũrĩtwo mbica mũgũndainĩ agĩka atĩ strawberry, althoũgh, iti kũrĩte, iti ciarĩte matũnda, kũgũo nĩ nyamũ cia mũ strawberry.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo, rũrĩrĩ-inĩ rwakwa twakagĩra kiũgũ, tũkarĩra, tũkarĩra mahuti ta ma hay, kana ma marigũ mũmũ, macoya mũmũ makarwo. Marwo tũgacoka tũngaingĩria mbũri citũ kũu, tũgacirĩithia na njĩra ya gũcihe mahũti. Mahũti marĩa cikĩrĩaga, tũkamoha kuma na igũrũ, tũkamacuria, na ka mohĩndũ tũkamacuria.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo kũrĩngana na rũrĩrĩ rwitũ twakagĩra kĩũgũ kana gĩcegũ kĩa mbũrĩ tũgacoka tũgakiarĩra hay kana tũkarĩra nyeki nyũmũ kuũ thĩ nĩgetha tũgacoka tũgathondeka kamũhĩndo gacuhĩte kũma na ĩgũrũ karĩa tũrĩohagĩrĩrĩa mahũti ĩkarĩa kuũma na ĩgũrũ tondũ wa gũthondekera mũharatĩ.

Bata wa ũndũ ũyũ nĩ atĩ ngũkũ nĩkoragwo ĩkĩrekĩa matũmbĩ na nĩheanaga noũrĩe ĩta gĩtoero no ũkĩhũthĩre ta nyama, na nowendĩe na nowendie na noũkorwo ũgĩkomera ĩkũhe tũcũĩ. Bata nayo no nĩrekagĩa ĩgakũogerera tũcui twacĩo na ona nowendie na ĩ mbeca nyĩngĩ na bata nyama yayo ĩ goro nĩkũheaga mbeca njega ukĩrĩgĩthanĩa na ngũkũ.

Ũmenyo ũrĩa ũrabatara nĩguo wĩke ũndũ ũyũ nĩ ũmenyo wa gũkorũo nĩ ũgũkinya ũkorũo ũhoreretie ng'ondu yaku nĩ getha ũkĩmĩenja ĩkorũo itarĩ a bagabaga ndũkamĩteme. Ũrabatara magathĩ na gũkorwo ũkĩmĩhoreria ĩikare ĩkomete ũndũ ũkũhota kũmĩenja ĩtekũgurario.

Mũtũgo wa kũgũrana, wambĩrĩĩrĩe nĩtondũ nĩ wambĩrĩ wakoretwo wĩ wĩ mũtũgo-ĩnĩ wa ũgĩkuyu, nĩwambĩrĩĩrie nĩ tondũ no kĩnya mũĩrĩtũ angĩagũrĩo nĩ getha mũcĩarĩ wake etĩkĩre gũkorwo nĩaneana mwana wake kũũma gwake, na amũneana mũcĩe-ĩnĩ ũngĩ.

ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata nĩ atĩ nĩũteithagia andũ arĩa aninĩ gũkorwo makĩmenya ũhoro wa culture yao na nyĩmbo ĩrĩa ciagĩrĩire kũinwo thĩinĩ wa culture yao na maũndũ marĩa mekagwo culture -inĩ na maũndũ marĩa mekagwo tene magĩrĩire nĩ gwĩkwo ũndũireinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa.

hĩndĩ ĩrĩa ndambirie ndekire ũndũ ũyũ wĩ wa mbere nĩndakenereire tondũ nĩndathondekire mũgũnda wakwa nĩ ndenjire marima ngĩkira thũmũũ wakwa ngĩcoka ngĩhanda mũmera wakwa wa broccoli na igĩkũra na ngĩkenera tondũ nĩ ciakũrire na ikĩhota kunjokeria mbeca ĩria ndagũrite mbegũ na ngĩona baĩda.

Ndĩreciria ũndũ, ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, kwĩna ngamĩra iratwarwo ikanyue maĩ, kana ikarĩithio, nĩgetha cikorwo ikĩrĩa, ikĩrĩa nyeki, ikĩrĩithio irĩe nyeki, inyue maĩ rũĩ-inĩ, maũndũ ta macio.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha nĩatĩ hena ng'ombe irarĩa, irarĩithio handũ hena nyeki, nĩyo ĩrarĩa ciohetwo. Itingĩthiĩ handũ, ti iria ti ciarũru. Ici nĩ ciakuohwo. Igũcoka ciarĩkia kũrĩa, ciarĩa nyeki hau irarĩa na enviroment -inĩ ĩo citwarwo rĩngĩ handũ hangĩ.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona ũgĩthiĩ na mbere haha nĩ ngombe ndĩrona ciĩ njohe, cirigicĩirio na mesh wire ũrĩa ĩĩ kũrĩá nyekĩ handũ hau hothe hairigire na hau ciohetwo, nĩgetha ciarĩkia noitwarwo ga portion -inĩ kangĩ, tondũ gwa thaa ici ikwamba irie hau.

ndona ũndũ ũyũ ndĩciragia ũhoro wa kambũni ĩno ya safaricom ya ũkinyaneria wa network thĩinĩ wa ĩcigo nyingĩ. nĩndĩciragia ũhoro wa ũrĩa makoragwo makĩheana line cia kũhũra na magakorwo mena ma Mpesa mao. kogwo nĩndiciragia ũhoro wa kambũni ĩyo ya safaricom

Ũndũ ũrĩa ndĩramenya haha nĩ manjanji othe, na wa mbere nĩ Martha Koome, nĩ manjanji a Supreme Court, arĩa makoragwo magĩtuithania macira. Bata wao nĩ gũkorwo magĩteithia macira Marĩa maremete magoti manini, makarehwo magoti maya manene, magakorwo magĩtuithanio nĩ njanji mũnene kana mũnini wake.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-ini makwa rĩrĩa ndona, ndona mbica ta ĩno, nĩ kũmenya nĩ ndaingĩra taũni-inĩ ya Eldoret, na ngamenya rĩũ o na ndĩ haha nĩ ndakinya Eldoret, okorwo nĩ kuo ngũthiaga, nĩ rũri rwa kuonania wĩ kaũntĩ ya Eldoret, na wĩ taũni ya Eldoret.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ũyũ, nĩmenyaga kou kwĩna arutwo, kwĩna arimũ, ma lecturers kwĩna ũmenyo mũnene mũno wa mũtũrĩre tondũ kwĩna arutani arĩa magĩrĩire kũruta arutwo arĩa ma makiumĩte kuma gĩkĩro gĩa Secondary makaingĩra gĩkĩro-inĩ gĩa University

Ũndũ ũyũ ũcenjetie, ũcenjetie mahinda ma gũkũ gĩcigo gĩakwa na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, no ĩmwe yayo nĩ gũkorwo nĩ ĩhũthĩtie mũndũ gũthiĩ kũgũra indo kuma duka-inĩ, ĩgakorwo ũrareherwo nginya harĩa ũrĩ, ũgakorwo ũrahũthĩra njĩra hũthũ gũkinyĩra, gũkinyĩrwo nĩ ũtungata ũyũ, na ũgakorwo nĩ ũcenjetie mahinda tondũ ũngĩrora hau gabere, mũndũ arathiaga kũgũra kĩndũ kuma duka-inĩ kana masupamaketi-inĩ kana duka iria cirakĩendio kĩndũ kĩu ũrabatara no, kambuni ĩno nĩ ĩcenjetie maũndũ maingĩ maũndũ magatuĩka mahũthũ ũgakorwo ũrareherwo kĩndũ handũ hakuhĩ nawe.

Ũndũire ũtabanagio rũrĩrĩ-inĩ rwakwa na gatagatĩ ka njiarwa na njĩra ya gũkorwo magĩbundithio nĩ athuri, anake magabundithio nĩ athuri, airĩtu magabundithio nĩa nĩa atumia arĩa akũrũ, na athuri arĩa akũrũ, makamenya ũrĩa megũ megũ magabundithio ũrĩa, ũndũire ũthiaga, nĩgetha mamenye ũrĩa ũtabanagio, na njĩra ta ya kũina na nyĩmbo cia kĩndũire, kũina, kũrĩa, kũrĩa irio cia kĩndũire kana kũruga irio cia kĩndũire, ũrĩa ciarugagwo ciĩ natural na maũndũ maũndũ maingĩ ta macio.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tũheanaga gĩtĩo na njĩra ya gũkorwo. Ũngĩkorwo wĩ mũndũ mũnini wĩikarĩte thĩ, na hena mũndũ mũkũrũ woka, ũrũgamaga ũkamweherera gĩtĩ kĩu aikarĩre. Na ũngĩkorwo wĩna, mũndũ mũkũrũ nĩ oka na nĩ, nĩ mũndũ mũkũrũ gũgũkĩra, nĩ ũrũgamaga ũkamũgeithia na gĩtĩo, ũnyitĩte guoko, guoko kũmwe gũkanyita gũkũ kũngĩ na ũkamũgeithia na guoko kwa ũrĩo.

Ũndũ ũyũ ndĩwendete na njĩra ĩmwe, ya mbere nĩ nyonaga ĩ ũndũ mũthaka tondũ nĩ makoragwo mahĩmbĩirie ũndũĩre wao. Koguo nĩ ndĩwendete na njĩra nene tondũ nginya ũrĩa mathondekaga ĩndo ici cia mindĩra, mĩgathĩ ya ngingo, mathondekaga na moko mao nĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩonania nĩ aruti wĩra, nĩ mendete rũrĩrĩ rwao, na nĩ makoragwo marũhĩmbĩirie.

Ndĩreciria haha nĩ rũĩmbo rũrathondekwo, rũrainwo, rĩu andũ aya makĩrĩ mbica-inĩ ĩno nĩ kũrũthakaria mararũthakaria rũkĩinwo nĩgetha rũkĩoywo mbica, nĩgetha rũkorwo rũgĩthondekwo rũtuĩke rwĩmbo rũthaka.

Bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia ndagĩtarĩ kũmenya thĩna waku nĩkĩ, na akahota gũgũthondeka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nĩ tondũ nĩ amenyaga ngoro yaku ĩrahũra, ĩrahũra normal kana ĩrahũra ĩna thĩna o wothe, nĩgetha amenye ũrĩa agũgũthondeka, na dawa ĩrĩa angĩkũhe nĩgetha ũtuĩke wa kũhona, kana ũtuĩke wa gũkorwo ũkĩ ũkĩ recover

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha nĩ kuona ndĩrona hena thigari ĩrathoitha nĩ ũndũ wa maambũra ma gĩ bũrũri, kuonania kwĩna, kuonania ũhoti wao ũrĩa makoretwo naguo ĩhinda-inĩ rĩu ria mwaka ũcio, ũhĩgĩrĩru wao wa maũndũ makĩonia president kana makĩonia mũingĩ wa bũrũri ũrĩa makoretwo magĩka na ũrĩa marakorwo magĩ serve bũrũri na ũhĩgĩrĩru wao.

Maũndũ marĩa marangenia haha nĩ atĩ nĩ ndĩrona he na ceki yaheo mũndũ ũrĩa ũrendia nguo, na nĩ ũndũ mwega tondũ nĩ gũprũmũti biacara yake na njĩra nene, na oongerere stoko okorwo nĩyo aratigĩtie, okorwo ena matiriũ atararĩ cia gũtuma akorwo akĩongerera.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ hena budget ya indo iria mũndũ abangĩire kũgũra na mbia iria, na mbia na date na indo iria enacio, na balance irĩa ĩtigarĩtie. Koguo ni mũbango wa indo iria ekĩte na mbia.

Andũ a rũrĩrĩ rwaka maceragĩra thibitarĩ cia thirikari iria ihakuhĩ na ithuĩ, <noise> mathibitarĩ marĩ mathondeketwo makiriniki ma thirikari nĩmo mahuthikaga nĩ rũrĩrĩ ruitũ tondũ nĩmo matũkuhĩrĩirie, na rĩmwe ni tũkĩhũthagira ndawa cia mĩtĩ iria tũhotaga kũhanda mĩgũnda-inĩ itũ.

Indo iria ũrabatara gwĩka ũndũ ũyũ nĩ ta kĩmwe gĩacio ni kanyamũ ga gũthima ga gũgũthima rugarĩ na kanyamũ ga gũthima ritho, nĩ getha ũmenyeke nĩkũ ũrwarĩte. Na ũrabatara nginya ndagĩtarĩ na nurse wa gũteithia ndagĩtari ni getha ndagakorwo e sensitive na akorwo nĩ ritho rĩu rĩtigakorwo rĩgituĩka rĩa gũthũka.

Ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, kĩndũ kĩa mbere nĩ ndĩrona, ndĩreciria mũndũ ũcio e thibitarĩ nĩ ũndũ wa mwana wake, e wondi akomete na mwana wake, nĩ gũkorwo mwana wake ndaraigua wega. Na ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga ndĩcirie ũrĩa, ũtũmaga ndĩcirie thibitarĩ ici cia thirikari korwo no ikorwo na facility njega cia ciana, atĩ ona mamu wa mwana no aikare wega akomete na mwana wake atĩ, ũũ atĩ onake no aigue e comfortable e thibitarĩ-inĩ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ nguona nĩ President wa tene Moi, akĩheo gitio kĩa mũico nĩ president ũrĩa wari kuo ihinda-inĩ rĩu, president Gĩbakĩ mena mũtungatĩri. Na thigari ciake cikĩ, na andũ angĩ makĩmũhe gitĩo kĩa mũico, nĩ gũkorwo nĩ arĩkitie kũhurũka.

Kĩndu kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ mwana na ndagĩtarĩ, agithondekwo, mwana agĩthondekwo egĩtanda-inĩ, tondũ ni muniku gwoko, rĩu nikuo ndagitari arageria ũrĩa ekuoha mwana, na njĩra ya kumwoha plaster. ĩĩ ũcio niguo ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩyo.

Ũmenyo ũrĩa ũrabatara haha nĩ wa mbere ubatiĩ kũmenya urĩa macini ĩno ya gũthima pressure, ya thakame kana ĩ igũrũ kana ĩthĩ ũrĩa ĩtũmĩragwo, ũrĩa ĩbatiĩ kwohwo, ũrĩa ũbatiĩ kwoha mũrwaru kana kwĩyoha ũgĩthima. Arabu ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ĩthomagwo nĩgetha ũgĩthoma ũkamenya ũrathoma ĩigũrũ kana ĩthĩ, ũkamenya, nĩ getha ũkahota kũ balance ĩbatiĩ gũkinya digirii, gũkinya ha nĩ getha ikorwo ĩ sawa.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ gũkorwo, mũrwaru ũcio nĩ akoretwo na ruo, ena ruo rũrĩa rũra mũrĩa makĩria ruo rũu nĩkĩo e thibitarĩ, nikĩo ndagĩtarĩ nĩ amuona, arageria kwerethera ũrĩa ũkĩmũrehire thĩna wake, na ũrĩa ũngĩ gĩkorwo ũgĩthondekwo kana no ũthondekeke kana ndũngĩgĩthondekeka.

Kũrorwo ũgima wa mwĩrĩ kaingĩ nĩkũgiragĩrĩria mũndũ gũkorwo ena thĩna o wothe. Nĩ ngũtũmaga ũkorwo ũikare wĩ healthy tondũ ũraikara ũkĩroragwo na ũkamenyeka okorwo wĩ mũrũaru ũkamenyeka thĩna tene ũgakorwo ũgĩthondekwo tene noguo ndũngĩũka gũkũ affect thutha-inĩ tondũ ũgũkorwo ũthondeketwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa ndona kana ta gaka yani kana gaka ta gaka nĩ nyonaga atĩ, mwana ũcio nĩ mũnene nĩ anene hete na, nĩ karoneka kena afia njega, na ngona kena gĩkeno, na ngona mwana e kĩrathimo, na ngona ũinocenti ũrĩa wĩ, ũinocenti na ũhoreri ũrĩa wĩna mwana.

Kĩndũ gĩothe gĩa bata kĩ haha nĩ andũ, andũ arĩa me haha nĩ a bata, na me na nguo, nguo nĩ cia bata, na mũndũ ũmwe ĩ aroneka, nĩ maroneka me na mĩgathĩ, na mĩgathĩ ĩyo no ya bata. He na kĩruru kĩria meyũĩte riũa nakĩo, na ũndũ ũcio no wa bata haha.